Ore tofauti enduran o meloni e n`daa oo nkishu naa keya enduran nkishu nemeya emeloni nkishu naa kitopirr sii emeloni nkishu endaa oo nkishu, nkishu. Naa meitopir sii doi enduran nkishu keya sii near enduran nkishu pii.

misapuk eunore ena daa tenkop ang pii aikiti oleng amu ore iltung'anak lenkop ang naa ilaramatak. inkishu epik, intare, neeku mesapuk eunore oleng',ena daa misapuk ena siai, pii tenkop ang' aikiti oleng' naa keyieu naaji nisumi iltung'anak naata kuna daiki anaa irmalenken naa pee ilo ayiolou.

ore ormutukuru leitu etooi naa keyau kububuo, keyau entoki najo ilashumpa blooting, ashu ejo irmaasae kububuo. neeku kemitiki inkishu edaa. neeku kenare oleng nengas atoyu oshi naji carbon, ina natii atua ormutukuru, amu inakata naa ake meya kuna kishu olmutukru

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eramatare o motonyi a lukung'uni taa aitumia entoki naji battery cages, naa lukung'uni naake o ormosor enyor ena siai oleng' amu mitoki lukung'uni aidim ainosa irmosor, naa kitaa sii kiti ena remore o lukung'uni maopeny naa kitelelek esotunoto ormosor. Nemitoki naa irmosor atum olchafu neeku inatoki adamu enadol ena siai.

ore embae naitiship tena siai naa ming'iel enkijiape, amu mitumiya iloing'ok peteroli, ashu intokitin naing'ial oloing'ang'e metaa miidim ayau enkibelekenyata enkijiape.aa kidim atoponai enkijiape tenkop. kidim aibelekenya enikununye enchan, kelelk siii empikata arashu, eninko ilongok amu menyaanyuk ogarin amu ore garin keyieu eilata, kedenya nkejek, kake ore nkishu arashu iloing'ok, inguesi tenintuimia airemishore naa kelelek. oleng amu bora ake inyiangaki edaa. naa keeta inaduoo kishu afia. naa kitelelek esiai enkiremore oleng.

ore ena pisha naa adolita enkayioni natii shoo nagira airita inkineji, etii nkineji oomuai kumok, etii nkinei seroi, nkineei mugein, inarook, netii inaibor. etii sii irkuoo loo nkineji. adolita sii nkishu, natii enkalo eululu teidie, etii sii irkeek odo ena pisha. etii sii enkiti tim natii tidialo kuna kishu, netii sii orkerenket. neeku nena tokitin adolita tena pisha.

ore eneikoni teneitobiri ena siai naa intayu irpaek, ning'oruu nkwashen, nilo taata ningoru ibenek ormalenke. nilo taata aitushul, nidunngudung inaduoo kwashen nintoki aing'oru nintokitokie irpaek, nintoki inkwashen mppaka neeku kejo matupurdata, ore ake pee idip nipurdupurd pookin aitushul

ore ilasho kutitik naa kifaa idipaki aatoiu tiatua esaa nabo niakikisha olaramatani, ajo etooko etanakua inoshi le sikitok enkiteng, niakikisha olaramatani, ajo mesal enaduoo wueji nepetaa lasho pee metum olkirobi, ore ilukunkuni kutitik, naa niakikisha olaramatani, ajo aud irkeek oibooyo imoyiaritin napaasha. niakikisha olaramatani, ajo etipkaka inaduoo lukunkuni oljiko pee miar enkijiape.

ore ena siai naa kaitadamu, enarata eeriaa tiatu inkaitubulu, ashu enarata oonkurt, ashu kulie dudui naisumbua inkaitubulu. naitadamu sii enkikunaki enkiremore enkop pee melo enchan aya esargab ashu enkulupuoni.

Ore ake piindip atuturu nintuku aitayu esarng'ab pookin nidung'dung' metaa kutitik penyo nintayu nkinyat, nintokitokie te nkare karibu lisaa mzima, nintayu aisho iropiju taata penyo nitumoki taa atadare.

eyieunoi eng'eno sapuk eesie ena siai, ore nabo naa enkitubulunotoo eeorng'anayio, ore eniare naa eng'eno enkitubulunoto oo daiki nemeeta taa nkeek naagoli. neelku mpaka nishori enkirishunoto, pee mepuo nena keek aurori tenkaraki enchan sapuk.

ibelekenye ena bae te nkop ag oleng' tenkaraki netaa kutitk ilchampai oota iltung'anak. niaku kitasapuka eishoi tenkiti wueji neeta, neibelekenye sii tenkaraki etasapuka ormanyara lenkijiape neeku, mookure etumokinoyu atubuu idaikin teboo, tenakraki enchan sapuk oleng nayienu. tenkaraki enkolong' sapuk oleng' nayieu inkaitubulu.

ore enagira aasa tena pisha naa olopisaai lesirkali, oitasheki eseriani orbaribarani, aa ntsa, ogira ajur, tenaa ore inkarn ashu oltung'ani liopeny enagari naa kishoruno licence pee ereu igarin.

kaata enkiti ng'eno naipirta ena kipirta, naa ore enaa naa enkoitoi nidim atipikie nkera naapoito aas entemata oo nkilasini apa isiet, kcpe ashu kcse oo nkilasini ong'uan, ashu tumoki airegister, idim sii anoto ee makis naanoto enkerai eimu ina oitoi aa online, idim sii anoto, enikununo imakis esukuul.ni register knec eloito aas ina temeta.

ore ena siai naa enkitoyioto oorpaek, pee etumokini .aidong'o. ing'as aitayu irpaek te mukunta, nishum te mukunta eton ake ibung'are inkeek. nintayu taata irpaek naisalaash torpuya, igira aibelibelekeny pee etoyu, nitumoki taa ina kata atipika, atua irkuniyiani. nedumuni irpaek aorie imushakwani.

ore enagira aasa tene ,eturito ele payian olmutaro, pee etumoki enkare enchan, airagie, naa inakata etumoki inkaitubulu atook enkare aitobiraki egira ashuma. amu meitoki enkare aruko. idimie sii ele mutaro enkare meiraga tenkop tenkata naado, netum inkaitubulu erishata sii ninche naado naokie enaduoo are. kemitiki sii enaduoo are eishari tenkop. neisho enkop metooko enkare teboron, netumoki inkaitubulu aanoto ina are.

amu ore ewueji yioloti oleng',te watalii te kenya, kintanyaanyuk maasai mara o lamu. naa maasai mara yiolotu alang lamu. naa ore pee eyioloti maasai mara oleng' naa keetae enaidura sapuk ooinkati, elang enkipai eing'ua serengeti te tansania, neyau oshi leo yinkati ing'uesin kumok anaa ilngatunyo o kulie owuarak. olkono. neshuju watalii epuonu aadol ina. eetae sii orkuak loormaasae, sapuk oleng teina shoto emaasai mara.

ore enyamali sapuk natumi etii biotisho, batisho toorpukeli, naa elakuani, sapuk oleng naata isipitalini, tenkaraki enemeya inkang'itie iwuejitin neelakuanikino. neeku ore ene enchatata esipitali, negolu ebaiki iltunganak pookn. ore sii irpukeli naa tororok irbaribarani oleng'.neeku elaikino iltung'anak aatabai sipitali, tenkata naishaa tenkata ebatisho.

kadamu inklongi nataasa ena siai, eton eitu aapuo larin oleng'nataasa ena siai peyie, atumoki aibelekenya biotisho ai, amu etumoki osarge atamanai tosesen, netumoki iseshata osesen anaa inkejek, inkaik, emurt, neitagol osesen. neeku ina oshi pee ataasa.

ore entoki natii idamunot tenadol ena siai, naa enitobirunoto oorkeek, arashu imasaa, naata osimu, ishopo iltung'anak egira aamitu aate, egira aibung' intokitin naata osimu, pee metumoki. osimu atijing'a ninche, naitadamu enapa kata e corona egira ilkitarini aamitu aate enapa kata eetae esayiet e korona.

ore too damunot aainei naa enkitengena ,aaliki irparakuo emoyian torono oleng ebola apa natii uganda.oo rc congo neyeisho ina moyian oleng, neitengeni iltunganak eneiko teneibooyo, nelikini irparakuo irbulabol leina moyian pee etum aibooi ashu epuo sipitali tenetum irbulabol.

Ore ena naa kampein olari loonkalusuni are otikitam aare, naa keitodolu ene ajo kaunti e Kisii amu Simba Arati opa oing'oru gavana, negira opa Simba Arati aisapoot Raila Odinga metaa ninye orais le imiet. Eetuo Raila terishata nemeedo aitoki aibung'a olakeshani opa likae oishinda aa William Ruto, tolari loonkalusuni are o tikitam oong'uan.

ore entoki edukuya naa enkitiamakinoto oonkishu, nayewuo, najo lashumpa, artificial inseminations naa ing'or enkiteng ino niyiolou tenaa ketayiwua oloing'oni, nimpotu oloshi dakitari loo nkishu naa keji naa te kingeresa vet .meeu we mpeku niyieu, nitiamakinye ena kiteng' itumia, mpirai, neeku mme oloing'ni oked ena kiteng. iyau emepuko oloing'oni liyieu nilotu taata aitiamakinye enkiteng' ino.

ene tipat ena bae oleng amu etum olashe atayiolo ng'otonye, naa ore pee eyiolou olashe ngotonye naa ketumoki ngotonye aishoo kule aitobiraki, naidim oladuo ashe atubulunye. naa ore pee iteru alashe atanaa enkiteng eton eitu ilep. naa keyiolou ina kiteng aitadou kule aitobiraki. neeku itum kule kumok.

kanyor ena bae oleng. naa ore entoki naitonyorie ena bae, naa kitutum emejoto enkiten, ngotonye olashe. netumoki enaduoo kiteng atonyora, olashe, neyiolou orng'usil lolashe, naa ketumoki ina kiteng' anoto entoki najo lashumpa hormones amu majo ekiata te kimaasae ina arna. neeku kidim enkiteng aitadou kule tenintinyikaki oladuo ashe.

ore enkitobirata naa inyiang'u enkurma enkano, nimpurj taata, ninkanta, nidung' anaa eneyieu anaa triangle ashu circle, nidungidung inkiri, nintokitokie inaduoo kiri, ninkaraanka, meoto pii. nilotu taata apik enaduo kurma ino enkano ninkanta anaa triangle, nimulumul, nintadoiki eilata nincho irkuti daikani matejo okuni ashu ong'uan, nikijo samusa.

Ore enkitobirata ena `daa naa intokitokie mpoosho, too saai are tenaa ilkiek igira ai tumia naa tenaa ol gas naa esaa nabo matejo duo naaji o ildaikani tomon o miet. Nincho eitokitok pii o metananita nena poosho. Ore pee enanau mpoosho nincho taata nintayu te nkima , ninkaraanga nipik enkare ore pee eitokitok ninng`aki ormushele. Nincho taata olmushele mewo ore pee eishu enkare nidotu nitum ena `daa.

ore olparakuoni, ogira aiteru ayieu netum ecitizen, naa kelo entoki nikijo google. ore peelo google ni type entoki nikijo ecitizen ,nelo ewueji nejo sign up amu meeta naa account ,nepik details enyenak taata, anaa id email oshi naitumia nambari esimu, nepikaki kewon password netum ele parakuoni anoto ecitizen account.

Ore ena baye naa enetipat oleng tewueji naing`uaa nanu , amu ore nabo eitodolu ajo enoshi kata meeta e kule kake eetae ormajani neetai esukari. Naa ore olmajani netiu enaa olchani oinyiyie elukunya pee easisho. Niaku ore pee iwok ele majani nadolita imbukui naa kidim taata ai sisimua elukunya, metaa mme enoshi lukunya nairura idim atotona ning`orr entoki aitobiraki nidim a elewa nitumoki atadamu taisere.

Ore enkolong nataasa ena siai, naa kitakwenisho oleng amu kitii apa entoki naji farewell e class eight. Neton kira oti nemeeta duo entoki sapuk nikiyiolo nitu kinapu nkiyai, nitu kintobirr enaraa. Niaku ore ake pee eku nkirik kuna apa, amu kitupuroitie kuna oshi nimikaraangi, niaku ore kuna naa neitu kinkaraank nikiyierie imotorik neitu ishori iyiok ntokinik nikipik nimikiata enaraa niaku ekintayu apa niwonyu inchorita olikae likitashare.

Ore ena baye naa kaitaanyaanyukie duo tenemayiolo oleng, naa ilkiek kulo le biitia iloshi oojo ilashumpa ARVs. Naa enetipat ena siai oleng tenkop oo ilmaasae amu kitadoyio entoki najo ilashumpa viral load too loata biitia. Niaku meidim iloota biitia aishoo biitia kuldo lemeet. Keretu sii kulo oata biitia pee metum imoyiaritin enaa TB enaa Malarai naidim neya ninche asioki.

Ore ena kipirta naa kitayu enkitubulunoto oo ntokitin naajo ilashumpa mushrooms. Naa eyieu ewueji netii enkare sapuk enkijape, nirowua ina kijape pee etumoki taata ninche kuna aitubulu aanotoki aataopok. Naa en`daa sidai oleng nayioloi too nkuapi naaji naijo inoo China negira sii taata iltung`ank le Kenya aayiolou.

Ore eninkunaki oltung`ani naa iliki pee elo nkopisini arashu ewueji netii entoki naji cyber. Aaa enkitesheni taa natii nkomputani netii network nelo nebolikini account ai register taa enaa olalaani le kodi le nkop e Kenya. Ore ake pee idipi ai register nishori entoki naji KRA Pin aa taa namba naa ninye ake oyiolo. Niaku kidim naa atusujai enetiu elaata enye e kodi tenaa olaigeroni te sirkali arashu igero nkampunini neme ine sirkali.

ore enaisul naa pee epik sirkali ntokitin naidimie esiai e internet meeta keesisho tinakop aairbustani nimung'akino olturur le safarikom ,artel, oshoyo oshi enkiroroto tenkoitoi e internet ,keidim sii neya starlings naishorutua ikwapi oolashumba naakidim neret oleng'.